Pichaini koboru chito nekaram nganuk en eunek, ko en nganuk chuton komabitunat en korenyun mising amun motokikole nganuk en komositok, nganuk chuton keng'oee asikobit kechoben chapati anan kechoben mandazi, mokikolee en korenyun lakini bokomonut ngeal akisip keng'aa amun anyiny mising chapati chekokichoben tukuchuton chuu chekaking'aa chekokichoben tukuchuton chuu chekaking'a kityok nganuk kekole en oleyamata ako olemachang beek mising.

Poishoni koparu chepkerichot ne rue chito ako tagu kole inyai chichitok inendet ako tagu kole kelach maskit kopar kole petushek chu kipo korona. Matachame poishonitani kirute pich amu agaigai kerichek. Eng' kanyaaiset ap kasati ko makat kepaishe granulars icheket, ma makat kepaishe sindanut. Kong'ete gei kingo a lakwet ne mining' ko maacham kapisa nh'alek che kirute pich, ki cham aeshai kapisa.

Pichaini koparu chito ne semberchin anan kotutchin timdo chepo pilipili hoho che kakikol komye en greenhouse. Ako. tagu kora kole kakeratchi rokoinik asikomuch kosup kopa parak. Pa kamanut missing' poishonitok amu chang'aitu kesutik kapsa amu imuchi koet ketitani kapsa akoi parak yun mi rokoet yun. Ako muchi kolak logoek che chang' kapisa. Logoek akoi tiptem eng' ketit agenge. Achame poishonitok amu raisi keyae ako pitu minutik che chang' che muchi kokon melekwek che echen eng' kapatiik ako kon makarnatet nepo araka.

Pichaini koparu pik ang'wan che mitei rumit ne mitei kompyutaishek anan chotok ko laptop ako eng' poishoni imakchinigei korok inai ole kipoishaitai kompyuta ak inai ole kisomandai tuguk eng' kompyutainotok. Suppose chito komaswek tugul chepo kompyuta asikomuch konai inendet kopoishe. Eng' kanetishet ap poishoni, ko muchi ki arorchi kityo chito ole kiyaitai anqn konet agenge eng' agenge.

Pichaini koparu ngwek che mitei che kakinde kaptuta che mitei che kesup lainwek komye. Ako tagu kole mitei piik che ituti ngwechutok. Iparu kole mache ip kemin. Pa kamanut missing' poishonitok amu katutanishet ap ngwek ko tareti ngwek korut ak koekitu eng' chakchinet. Ako tareti kora ngwek ko kimekitu si yapkekol ko mat konyalulso anan ko matkomeyo. Amakitut ngwechutok ko makat kipis korok asikotustusit ing'unyut ako si mat ko ilyo. Ako makat kora ye kakitut ip kekol saa hio si matkobmeyo.

Pichaini koparu minutik che kakikol komye eng' green house ako tagu kole kakerat kopa parak. Ago ngaro pichainitok kopwatwa ole kipaishaitai teknolojia kechope amitwogik cheu nyanyek i, pilipili hoho ak angot pilipilik anan ko mauek. Pa kamanut kekole amitwogichutok eng' greenhouse amu rutu komye ako muchi kokaekitu kapisa akoi parak ya kaliratyi yo. Ngoyai chito poishoni konyoru melekwek che echen kapisa amu nyoru rurutik che chang' ak konyoru rurutik che kararanen che tagu kole ripatin. Nganda suppose kipis minutichutok atian tugul amu etchin maat nepo greenhouse.

Pichaini koparu mashinit ne kikire sprinklait ne imuchi ko rang'chi peek minutik ya kemei. Ako tagu kapsa kole tareti minutik kiitok amu ya kemei ko mamitei ropta ako muchi komeya minutik che chang'. Sprinkler initok ke nyorchin engo mbarotinwek che echen kou chepa chaiik kou ye kakipar eng' pichainitani anan ko chepa kawek. Eng' kanetishetap poishoni ko mskat komitei yotok chito ne kineti asi koro koro ole paishaitai mashininitok ak kikachi akine ko tiem kopaishe akoi ip konai.

Pichani koparu logoek che kakichil kechil kechil. Ako chilsonitok ko siko kokon keswek logoechutok. Pa kamanut kechope keswek eng' gaa amu imuchi kokararanitu logoek che kechopchinigei eng' koreng'ung'. Ako tareti kora kochuchuch ng'alek ap poishet ap chepkondok ye katatatikeale keswek alak. Logoechutok ke chile kou no tatiam kema akpi ip kosaya ama kikol. Ako ngekol korutu kapisa komye kouya cha kakiale kora.

Pichaini koparu piik che katak che kachopchige pichait ako kakipir pichainotok. Tagu kole chang' kichanaek eng' yutok ako mitei lagok kora. Kamang' pichainitok komye kapsa amu kanyor chi tugul ako kanyor olin pa background. Pa kamanut kepire pichaishek cheu chutok si kopit kekipen memories ak kopit kopwatun tun ye kaietu ole kiiu ko i mining'.

Pichaini koparu lagok che katepisa ng'uny eng' ketit kel. Ako tagu kora kole mi mwalimuyanwa ne ineti eng' tapan yo. Inaker poishoni kopwatwa ole toma kotes tai piik ,ole ta kinete lagok ketit kel, kiit ne iimi pich missing' amu ngiro lagochutok inyoru ile lipani aisurut akichek kopun tuguk che ame eng' olinywa ako makat kotinye klasit ne imuchi kotepsa ng'uny ako ngoropon komuchi koum. Pichani koparu kole ndatukoroponi eng' yutayu konundos kitabushek ap lagok ako muchi koroponchi kora amu imuchi ko loen ole mitei korik. Pa kamanut kapsa ketech sukulishek eng' ola tugul eng' emet che muchi kopa lagok ak konetgei eng' ole tilil ak ole kararan. Ngaker poishoni kopwatwa viongozi che mayae kasishekwak komye amu mitei piik che kikekwei asikopit kotaret lagochutok kotekchi sukulishek kopate chepkondochotok kopendi lalatinwek ap viongozi ichotok. Makat koityi kandoichotok ola tugul ak koro ole somandai lagokwak ako taret icheget konyor ole kisomane.

Pichani koparu nyanyek che mengechen che tagu kole kotikekole ako paru kiit ne kipoishe kepinanen maat eng' yutok. Inaro nyanyechu kopwatwa greenhouses che kararan che makat kepoishe kekolchin amu yae komye kapsa eng' greenhouse amu pupung'chin mat orit nyanyechotok koyai kopwa minutik che kararanen. Kiakas kora ale tindai melekwek ketinitani amu pitu rurutik che chang', imuchi koiptya nyanyek che chang' kapsa, akoi sosom eng' ketit agenge notok ko konu melekto ne oo kapisa eng' kapatik che mine nyanyek.

Pichaini ko aroru oret ne imuchi kosir chito anan ko rijistanchige mung'aret eng' emet ap Kenya. Imuchi kolegen chito kowa ecitizen atiam korijistan nguno. Ako eng' kanetishet ap poishoni, koarorcbin chito eng' kutit ne imuchi kokass ak koparchi kora eng' simet ole kiingiandai ecitizen. Suppose kiparchi chito kapsa eng' kompyuta ngot maimuch koelewan lukainot komuchi koro ole kakichil konae inendet ole kitaundai mung'aret. Pa kamanut kapsa ngi net piik amu mitei piik che tindai mung'aroshek ako toma kosir anan korejistan mung'aroshechotok, ako eng' yotok ko much komalipan aisurut.

Pichaini koparu piik che mitei mbar kokesishe ako tagu kole kese tuguk che mapendi parak missing' kou strawberries. Tagu kole paishe eunek icheget ako ng'uruktos icheget kokese, kiit nepa kamanut missing' amu ngepaishe keut eng' keaishet ko muchi kokes chito logoek tugul kapisa eng' ketotok, makoi kopit turanik. Kapangangei kapisa pichuto eng' kesishet ako kesup chi tugul lainda nenyinet. Tagu kole peku kasinep kesishanitok rani.

Poishoini ko kolset ap pamba eng' kokwet, akopa kamanut kolsetap pamba amu imuchi kealda, kealdachi ematunwek chepa sang'. Ako muchi kopais komye kapsa amu imuchi kechope ngoroik ak kechope tuguuk alak. Tinye melekwek che echen kapisa pamba ichutok amu makatin . Pa kamanut kora kolset ap keti eng' kokwet amu imuchi kokon poishonik amu pwane piik nyu kosemberi ak kesishet kora.

Pichani koparu chepyoso ne katepi ng'uny eng' ole mitei kompyutaishek ako tagu kole uni studio yutok amu mitei microfonishek somoku ako tagu kora kole mitei kompyutaishek ang'wanu. Tagu kole mitei keyboard ako mitei headphones chotok che kindai itik.

Eng' korenyo ko kikisile peek eng' aino sikeip asinyikerang'chi ngwek eng' mbar yan kimache kipis. Lakini en kasarta ne koi ketai kepal kisimeshek si kopit kimuch kiwiny pechotok anan kichuut asikopit kepaishe pechotok kipisishe. Lakini kotese tai kasarta, kiwa kot kimuch kepoishe solaishek che imuchi kopir pek anan stimoshek che imuchi kopir peek ak sprinklainik. En inguni ko nyumnyum missing' maamu kipoishe kito sprinklait ne imuch kopis kou ropta.

Pichaini koparu kit neu kapatit anan ko notok ne kikure shelfit ne kakipanganchi tuguk komye. Ako tagu kole uni duket yutayu anan ko (supermarket amu kakipangan tuguk kapisa komye koterchin. Pa kamanut tugchutachu tugul eng' shelfinitok amu tindai melekwekwak age tugul. Kit age ne pa kamanut ebg' yu ko kit neu karit ne kikichop ne imuchi kotortae chito tuguk yan tugul tukocheng'e tuguk alak che mache. Pa kamanut sheldini kora amu imuchi kopanganchi chito tuguk che terchin kou soda, chepo fanta kakinde komasta agenge ak kinde matundek komasta age.

Pichaini koparu kole mitei kerichek chepo pokitet eng' yutokyu amu mitei sigaret i, ako mitei mayek che mitei kikombet eng' glasit. Mi kora kerichek che tagu kole kilugui ako mitei che kerutchin gei eng' yutok. Makararanen kerichechutok kepaishe amu ipe akot kot koyait metit age anan kong'em moet alake. Mami ki nepo kamanut eng' kerichek che kipokite.

Pichani koparu Mokimo che kakichop komye eng' sapuriet ako eng' chopet ap Mokimo ichutok i, kiyoi piasik korok i tetiam kerang'chi pandet chotok che kakiyo kora anan ko pinsik. Ye kakerang'chi pandek ak pinsik i, ko muchi kochop chito ngwek che mache kopoishe eng' sapuriet age. Imuchi kopoishe chito sakeek ap chepololet. Ako ngopoishe chito sakeek ap chepololet koyache kochurur korok koista ola rute piich anan ko tigitik chotocho rutei pich tatia koteschj ole kami piasikei tatiam kochilchil kou notono akoi ipkomang' ki neu Mokimo initok. Mokimo ko muchi keam ak pendo.

Pichaini koparu chepto ne kelachgei komye ak kopire pichait. Poishonep piret ap pichait ko pa kamanut missing' korok eng' chito ne pire pichait amu imuchi konyorchigei melekwek che terchin chichotok. Ako eng' chito ne kipire picha ko pa kamanut amu inendet ko mucjmhi kokonoe pichaishekchik kot koro petushek alak ye kakoet. Pa kamanut kora amu ipwatun komaswek alak. Imuchi kokawa chito komasta age ip kopir picha eng' komasatak si tun ip kopwati petushek alak. Achame akine missing' poishonitok amu tareta akonor pichainikchuk ako tareta ye kaaetu akere pichainik che chuk ko a mining'.

Pichaini koparu chepyoso ne kanam ki ne pirir ako tagu kole kii pirit ko kachoran sainit ne tagu kouya napa HIV and AIDS. HIV and AIDS ko mianda ne kinamdaigei kutiet nepo virus ako muchi kinamdagei kopun chamyet ap kitanda anan ko ya kiyaptai karatik kong'ete chito agenge akoi age. Ma makat kiyapta karatik chetindaib chito ne kikinamda kopa chito age ne toma kinamda amu akoi konamda chichotok. Mianitok ko ma kararan amu pare cells chotok che imuchi kopirgei ak mianwogik eng' porto. Ako ye kakopar cells tugul ko muchi kochutin porto, ako muchi kopar chito mindo age tugul ye kachut porto amu mamitei cells chotok che pire gei ak mianwagik.

Pichaini koparu piik che mitei kopendati. Ako tagu kole tindai peek icheget ako tagu kole kapendati kityo kopaipaitige. Pa kamanut kependat kechul keliek, ako pa kamanut kependat kekerat ketik, kenyor hewa ne kararan. Nge pendat kou noto koyae ko kimekitu keliek ak koyae komuch chito konai ak kokerat ketik chepo kipka ak konaj akot matundek chepa keny. Ya motei chito puch ko makat kowendati kou nitani kochulatigei.

Pichaini koparu koik che imuchi kakipute kot ako kakituya ak ng'aniek , ako tagu kole uni mache ketiny oranitok. Tagu kole kokoyait oranitok aswa ya karopon ako nge tinye tugchutacgu kokimiti oret ak koyae matkopit ng'atatiat ya karopon missing'. Kirang'chin kou nitani tatiam konyo toroktet na kechope paraparoshek nyu koser komye tatiam kotiny, kotiny komye akoi ip kosis. Kipaishe method initani eng' paraparoshek cha rough roads kopate ma lamit.

Eeh atinye paganet ne asui nepo amitwogiik en konyu. Eng' karon a ee chaik ak mukatiat i, eng' luchtime aame mchelek ak marakwek ako koskoliny amme miet ak ngwek. Asikopit asup pangananitok komye ko mkaat atinye tugchutok korok eng' kot kou mchelek anan ko unga chepo miet notok kepanganigei ye katai ge arawet. Eng' chaik aale cheko kikombet agenge kila notok ko maui missing' amu kikombet agenge ko siling' tiptem kityo. Pa kamanut ketinye panganet neu notok asikopit kotegak porto komye.

"Kainenyu kekurenan Kiprop. Ak akase amiani. Akase koama metit ak akase koama teket. Akase koama metit yupa tai missing' ak akase ko weak porta kora. Makase ta kiam ki kopate akase takiru kityo. Kaalugui kerichek alak."

Pichaini koparu chito ne kipire pichait na mining' notok ne kikire passport notok ne imuchi kinde kowa kipandet. Imuchi ko mache koip kipandet chchitok anan ko mache kochop passport kityo. Pichainichutok kepaishe kora ya kiipe loan, lasima kopir chito pichait neu nitani sikoyakta asikopit kenai inendet. Pa kamanut kepir pichainitok asikopar chito is ng' pichait ap kaparunet notok ko profie asikopit kenai chichotok.

Atinye bongonutikyuk chebo kila koron yekanget, yekanget korong komakat otounen saet ak awekyi Mungu kongoi korong yekakomukwan anget ii ,ak itiong oun toket anyun ochopji gee betunoton ,yekoun toket aroo ngot komi tuguk chemotililen oun kotililekitun ngot komi ngoroik chemotililen oun kotililekitun kotomo ochop omitwokikab koron chon kobongonutikyuk chebo wiki yekanget.

Makat kogilgei chito eng' sapet asikopit koyai poishenyi komye eng' gaa ole matindai chito ne imuchi kotononchi anan kopalchin koparchin ole kiyaitai kasit. Ngo much kogilgei chito komuchi kotachi ge poishenyi inegei kou dairy farming notok ko ripseet ap tuga chepo cheko anan ko kolset ap tugul che chang' che imuchi kotelelchi inendet. Ngo mucj kokil gei chito eng' tugukchik ko muchi kobyor melekwek che echen missing' amu ng'alechotok pa dairy korok ko konu cheko che muchi ke alda anan ko muchi ke lu kora. Tindai melekwek che chang' missing' ako tareti chito koek makaryat ak komuch kotonondachi gei eng' poishonik chik. Tugul eng' tugul ko pa kamanut kakilet ap gei.

Choronokchuk keng'alaldosi ak ketuitosi agot saishek alak. Imuchi awa nguno ipacheng' chorwenyu anan konyo nyu kokera eng' oli. King'alaldosi kila ako muchi kosama chepkondok ya matindai akachini ya atindai ako muchi asam akine ya matindai. Ke tareti ge kou notono ako tareti kochop chorwandit ak korip chorwandit ko kimit. Chorwandit ko pa kamanut amu itindai chito ne imuchi iyan anan itrustan che muchi kotaretin saishek che muchi itindai kewelutik anan ko metindai ki imuchi isam icheget ako ya matindai ko muchi kosamin. Pa kamanut kikimit chorwandit missing'.

Pichaini koparu lagok che kelach shatishek chotok kakisir ICT kopat ng'alek ap poishet ap kompyutaishek. Ak koparu kora lagok che tinye laptopishek chepa lagok che tindai public seal kopar kole ka konu serkalit. Pa kamanut keipchi lagok laptopishek cheu chutachu si kopit konai ng'alek ap kompyuta ko tu ko mengechen. Nginet lagok ko tu ko mengechen ng'alek ap kompyuta ye kakoekitu kong'amekitu kapisa ako muchi ko taret emet eng' ng'alek ap ICT ako muchi kokirinda chorset kopun hacking chotok ko kopun kompyutaishek.

Benkishek che mengechen eng' kowetnyu komuchi kokaita chepkondok che ng'ering'en missing' kosupgei ak ole imuchindai kolipan chito. Imuch kekon chepkondok akot akoi eliput agenge siko wekta chito eliput agenge ak pokol eng' kasarta ne pa arawet agenge anan ko arawek aeng'. Notok ko muchi kotaret kosam piik loan amatkoywei amu ingen icheget kole imuchi kolipan amu loan chotok che kikaitai ko chotok che itchin kolipan. Pa kamanut komitei benkishek che muchi ke sam loan che mengechen cheu chotok amu imuchi kosam chi age tugul ak komuchi kowekta kora.

Pichani koparu piik che sherekeani anan konpaipachin akopa petut ap World Aids day notok ko petut ap mogonchwet ap AIDS notok ne imuchi konamdagei piik, chito age agoi age anan ko kopun oratunwek alak che terchin. Nguno petunitani ke paipachin petini amu imuchi ketaret kesapoten piik chotocho kikenamda mogonchwani ak kelenchi mamitei ng'ala ak kelchi ma meitos icheget. Imuchi kikachi kerichek kora icheget ak komuchi kenet icheget ole makat koteptai icheget. Petunitok kora kineti akopa mianitok akopa kirindaet ap mianitok kora.

Eng' saishekchuk che mayae ki amuchi ayai ki age tugul. Imuchi awa awendat anegei anan ko muchi awa awendat ak chamamanenyu kependate. Imuchi kora achesan pool ak choronokchuk eng' poolit oli. Machame asomani anendet kotapushek , achame akweriyati kora paskilit.

Atinye akilit ale ngot ko mian chito notok netai korok ko makat keyachi first aid ngot ko miando ne imuchi keyachi first aid anan angen kora ale ngot ko mia da ne imuchi kemut chito sipitali ko muchi anai kora. Pa kamanut kongen chito ole kitaretitai chito age ya kamian anan ko kerichek che imuchi ketarete kopate ngot ko mengen chito ko pate ngot ko mengen chito ko makata kelapate chito sipitali ya kamian.

Ki awendi ole kikonore tuguuk ap Kenya eng' emet ap Kenya. Kaparunoik che yundok ko muchi kiparu tuguk che kipa keny che kipa 1963 olin ole kikipirchinigei imanda nyon. Mitei tuguk che chang' missing' che tinye gei ak emetap Kenya che kekonore yundok ako pa kamanut missing' kowa chito yundok asikokerchigei tuguk ap emet ap Kenya ak kopaipachi emet nyi. Imuchi kora koal chito kitapushek eng' yundak che pa tuguk che tinye gei ak emet ap Kenya che imuchi ipkosomanchigei eng' gaa.

"Kainen nyu kekurenan Kiklpkirui ako ko amite yutok wikit ne ko sirtai, mitei kerichek che kokesirwa ako ko ama metit ak ko ama maet kora. Mitei kerichek che kokesirwa ako mapais kerichechotok amu taa kase tako ama metit ako taa kase maanotok kora. Mangen as ale koaak nee kora. Ko alugui kerichek ap mwanindo lakini akase ko tukomwan metit kapisa."

Acha mapwatchini ale lagok ap petushechu kosupi ateposhek ap kayanoshek ap keny amu i nyoru lagok che mengechen missing' ako kelach gei, kelach ngoroik che tagu porwek, korok ko tipik missing', kiit ne kimakoyanat kapsa ole kinye. Inyoru neranik kora che kelach kinyaset kochut ing'uny kapsa kou ya mache koreek ako wendati komye eng' ole chang' piik, ateposhek che yaachen kapsa che ma paipachin piik ap keny. Makat kikachi lagok ap kasari kanetutik ap keny si kopit konai ole kiki teptai keny ako pit kosup atepanotok amu pa kamanut missing' eng' lagok ak eng' kichanaek kora.

Poishoni koparu lagok che kelach ngoroik ap kimila. Kelach ngoroik che u ni pa Masai ako tindai shildit ne tindai pachit nepo Kenya. Ngaker poishoni kopwatwa ole kinye kinge mi sukul ole kimitei mashindano chepo tugchutok. Kikipendi stage nguno muchi ketyenso anan kewirta kipchaponik kopa parak. Ako ki mitei piik che kere as piik che yae, Kipaipaichin pichotok missing' ako piik che kisire ko che kipaipachi piik missing'. Nguno ko kimi mashindano chepo sukulishek eng' Music and Festivals ichotok che kiimuchi kopelchige piik konunoik che chang' che terchin.

Pichaini koboru bik chekotelelio komie ak kokalach kee komie kobir pichait, akobo komonut biretab pichait amun imuje kokonor chito pichaisiekyik chebo keny anan kopichait chekimiten koyoe kit nebo komonut sikobit koroo en betusiek alak chebo tai, chito koraa nebire picha inendet kotindo kewelutikyik amun yekokibirin pichait komakat koliliponjin chito kokotoret chit nemotindo boisionik kokon konyor tuguk cheyoen icheget.

Pichaini koparu chepto ne kakjletchi sumek che kararanen kapisa, ako eng' kanetishetap poishoni ko makat ko mitei chito yutayu koro ole kinetitai. Ako makat kotiem a tiem kora komatai koai mung'aret. Poishoni ko pa kamanut missing' amu tareti kokon melekwek. Chito ne tindai salunit ne nyinet notok ne iletchine piik sumet konyoru melekwek che echen chotok che imuchi kotese tai sapennwa eng' komasta age. Imuchi kora kotaret koip makarnatet eng' chito notok iletishe. Pa kamanut kinet tuguk tipik cha matindai ki ne yae, kinet koyai kasishek che u chutachu asikopit konyorchigei melekwek.

Pichaini koboru lagok aeng che boibochin koboisien laptop isiek choto che gonu sergali ago bo kamanut mising kinet lagok koboisien laptopisiek komengechen amu imuchi konai icheget agobo boisietab komputaisiek ii ak komuchi konyumnyum kora somanet amu kigiistoi ngalekab kitabusiek. Tagu kora kole lagochuto kobunu reserve olin eng olegelaktagei ago tagu kole kabaibaichi icheget kapisa boisietab laptop initok

Pichaini koparu piik che mitei kouni metuekwak eng' ole rang'une ge peek, kiit nepa kamanut missing'.Apwati ne tai ayae poishoni ko ki awendati eng' oret ap miweek ako kikaang'et missing' ait ye u yutakyu koyach aun metit korok. Kitareta kapisa amu kikakoetcha maat korok eng' metit ako kikakonyi kaotik porto tugul koyacha aun metit. Ako ya mache koun chito keunek eng' yutayu anan koune metit i, ko makat koripgei kora amu chapai yutok, imuchi kochapaita chito ako muchi koumian.

Pichaini koparu kiit ne kikure biometric notok ne imuchi konyor lainwek ap sitmiyok chepo chito agenge ako ma muchi kokerkeit nepo chito age ak chito age ak kepaishe biometrics ichutok asikopit kenai chito anan ke profailan chito amu makoi ko kerket lainwechotok eng' piik aeng'. Eng' kipandet kora, ya kichope kipandet ko lasima kinde siyokuk asikopit keip fingerprints ichotok. Pa kamanut missing' kepaishe method initok amu imuchi koutye chito password anan ko ng'aliot notok nepa siri, ko muchi ko paoshe notok keut kityo.

Poishoni koparu chito ne katelel eng' taitap piik. Ako tagu kole tindai mikrofonit inendet kong'alachin piik. Tagu kole imuchi ko ng'alachim akopa ng'alek ap kompyuta notok ko ICT amu miten postait nepo ICT eng tapan yo. Eng' kanetishet ap ng'alek ap kompyitait ko makat komitei piik kou nitani ako makat koepchi iit kapisa asikopit konai icheget. Kiarorchin piik tuguuk che terchin akopa ICT anan ko kompyutaishechotok ak kineti icheget kora ole kipaishaitae kompyutaishechotok che imuchi kechope chepkondok anan ko ke yae kasishek chepo online.

Pichaini koparu piik che ipaipaitigei kopire peek eng' ole kikichop ole kipire peek notok ne ki kure eng' kingeresa swimming pool. Pa kamanut missing' poishonitok amu tareti korok ya mitei chito. puch ko muchi nyu kopir peek eng' yutak ako paipaitge. Ane ko kianet gei apir pwwk ko tu ko a lakwet ne mining' eng' aino amunu nekiten aino ole amenye eng' olin po resop. Nguno ngaro ole kikichop ole nitani, ole kipire peek inegei, kopaipaita missing', akase takipir peek eng' yutok. Tagu kora kole mitei tairinik che kakinde korista che imuchi kotaret chito matkowa orit anan ko muchi kopaishe chito ya inetigei kopir peek.

Pichaini koparu mwalimiyat ne mitei klass koneti lagok. Ako tagu kole iparchin lagok tuguk che makat koyai. Tagu kole paipachin lagochutok yae ak mwalimuinik amu tagu kole kasut eunek chi age tugul. Imuchi kalechi kalechi mwalimuyandanitok lagok ko chulgei amu imuchi kakakoruya alake. Pa kamanut missing' ko nai mwalimuyat ole inetitai lagokchik ak konai ole teptos ak lagokchik asikopit kipagengeit eng' klass ak kotaret lagochutok kora koek piik che kararanen ko kakoekitu.

Pichaini koparu chito ne sute ki ne nyikis anan ko notok imuchi komitei gym chichitok. Imuchi kesut tugchuta nyikisen amu mache kotech porto chichitok anan ko mache kotinh muscles chotok eng' keunek ak eng' keliek. Ak eng' poishoni imakchinigei mwalimuyat ne inetin ak koparun tuguk che yae atkan tugul kotiengei ole imaktai kochoptagei portang'ung'. Pa kamanut missing' keyai masoesi ichutok amu tareti kochopak porto ak kotareti ko kimit chito.

Pichaini koboru chepyosok somok che kelach ngoroik che kororonen nea chebo kitenge, ak ko toku kole imuchi komitei koito yutokyu si komitei piik che teleldochin si kakilach ingoroik che kerkei ak ko kororonen kou nito. Toku kole mitei tumdo yutok ak ko toku kole kabwa tai icheket chutochu somoku, l azima ko kakikur nyo kotien eng tai anan ko kakilechi koborkei, bo kamanut mising kilochikei komie eng betusiek chebo sherehe cheu nitok mitei pichu, ak kebir pichainik kora si kobit kibwat betusiek alak che bwone.

Pichaini koboru postaisiekab chepsakityek piik cheboisie sakityek, anan chotok ko wakanga cheiberberi pich kolechin pich imuchi kotoret piik ngalekab chomnyet anan ko ngalekab denisiek lakini cho ko chorik che moche kochore piik chepkondok. Inaroo pichaini abwati atyeme betut akenge abirchini pichotok, kyalen atebe ngalekab mapenzi kou ye kikakisir eng postainotok, lakini kiberbera chichito akolecha ayok chepkondok korok, anai ale lembechek ngalekwak.